E picha maneno kae ni aneno baba gi nyathine ma wuoyi. To aneno ka baba nyiso nyathine gimoro e simbe mar lwedo, to nyathineno mor. Koro gima biro e pacha en ni seche moko otang'o ne nyathineno tugo moro man e sime mondo nyathine bende one. Kae aneno ka omor koro gima biro e pacha en ni baba ni tang'o ne nyathine tugo moro manie sime kata otang'o ne ndiko moro ma ondiki mondo nyathine no osom. Mano e gima biro e pacha.